Ee ore enkampuni e Cocacola naa kitau soft drinks kumok oleng' aa naa flavours naapaashipaasha amu ketii flavours e fanta netii flavours black carrunt, netii ninye coke neeku ninche oshi itayuni tena ampuni e soda e Cocacola.

Ore iropiyiani nairriuni eimu esimu neng'as aaku keeta faida kumok alang' hasara aa nchere kitelelek esiai e biashara amu metii change nayieuni naa ke iindima ake sii naai ataa irriwaki olrung'ani iropiyiani tewuei netii, kake ore naai engolikinoto naimu ine naa nchere kiidim oltung'ani airriwai iropiyiani wrong number naa keeku hasara.

Ore ele naa orkeju oodo naleng' te Kenya naa keng'as aaku kegira aigenerate ositima nitoki ake sii naai aku kegira aisupply enkare te Nairobi musima oo toowuejitin netaaniki amu orkeju permanent arashu permanent river aa ketii enkare nkolong'i pookin.

Nchere ore eremoto oonkishu naa kishiunyie naa nkishu naata iloirobi arashu naa ibooyo irmeitaai loonkishu arashu imoyiaritin, neeku enetipat oleng' enkiroroto olaramatani tenebo oldakitari naa loonkishu amu ekitaarriyian oldakitari olaramatani nchere aisho naa enkarriyiano oonkoitoi eramatare.

Ore ara enaa obo lolturrur peyie eeku ashumita iropiyiani naa kaidim ake naai aawa esile pooki naa entoki nanare naa tenitum oltung'ani atushuko iropiyiani esiai ashu olturrur amu mee ininonok naa openy, neeku tenindip aawa esile nishuk ake enaa naai nirukokinote olturrur.

Ore nkibooreta naatipikaki peyie itauni ndaiki e GMO naa ketii embody e KEBS naa ninye nasujaa esiai endaa neyiolou enaa ke consumable, kesidai ina daa te afya oltung'ani enaa mee sidai neyiolouni naa aatejo kenaitobiri enaa enaiboori.

Ore enkardasi naitauni tormutandao naa kigenerati ake neeta stamp neeku naa kenyorraroyu amu ke valid driving license amu kitodolu naake ilo stamp ata ninye tenaa tormutandao intawuo.

Ore enkisuma ormutandao naa kitelelek enkisuma amu mitoki oltung'ani alo sukuul iindim ake aisumayu tiang' eimu ormutandao aa intumia ake isimuui sapukin ashu laptops nitum ake naai anoto content pookin niyieu itii ewueji nitii, neeku kisaidia oleng' nkera arashu students.

Keidim ataa teneeku naai transaction fee e Airtel kuti alang ine Safaricom arash M-pesa naa kashilaa Airtel amu ore tenatum naai ake ewuei naisave nkuti shilinkini tena economy nagol naa ina oitoi arubare, neeku kajo naai nanu ore ake ebaiki ena saa kajo ake ore M-pesa e Safaricom naa ninye nagira aishooyo services sidan.

Ee kitadoyio erewata oontilaai nkilooi oltung'ani amu ore naa inakata naa aipejito calories neeku itum ake naai ataa iasita mazoezi nimpasha misuli inonok naa kaipej inasaa eilata natii osesen neeku nedoyio nkilooi inonok ashu ni maintain aaku iata osesen sidai.

Kamanya ninye nanu nairobi atamanya inkolong'i kumok kake ore ake etii nana pookin kegol esiai ashu uh imanyita nairobi amu keilep maisha amu kemiri inokiting kumok egol uh imbei adoru neeku ime advisable naaji pee imany empolos e nairobi ing'oru ake naaji irmtaani olamita kidogo nilo amany ine amu kikash.

Inkimpankat etipika nepik mikakati netumoki ake naaji ataas esiai enye nkolong'i pookin enegira ayau ashu aitijing'u irkasin ng'ejuko naaji onyorraa irkastomani amu keyieu irkastomani intokiting e jiko einake peyie etum atonyorr neshilaa esiai inyi.

Naa nchere keret enkare oleng' enkulukuoni amu kepik entoki naji humus nitashal enterit nisho nutrients metaa naai teniun nakitubulu naa kebuku aasioki nebulu aa healthy amu kegira naa aatum entoki pookin nayieu tiatua enkulukuoni.

Ore naai erishata natumieki musaada naa erishata oongolikinot enkop naje tenakaraki irmeitaai emuoyian, olameyu naa ore naai pee etumi musaada naa teneponu irkioma ashu onchamai tenebo neyiolou ajo kenare nisaidiae iltung'anak tenkaraki epong'ito ereteto.

Ore glovo na enkampini naya ndakin aitau tonkotelini ayaki irkastomani arashu eas entoki naji door to door delivery neaku esiai sapuk naas glovo akerewi mbaisikilini irpikipiki mbaka ngarin taci netum awaita ndakin pookin naata order nikiyakini mbaka enkaji ino

Ore naai te nanu naa kiidim ake naai kuna aa countries are aing'oru olturrur ashu orkioma ashu embodi nalotu aitau irpolosien nesipuni aajo kaai ebau orpolosie le Uganda naa kaai ebau ole Kenya neyiolouni amu keetai naa ake irmapi eneim irpolosien.

Etii enkampuni e Tobacco Mombasa Road tenewueji te Nairobi naa ore esiai enye naa piitobirr osigara ninye esiai sapuk enkampuni e America e Tobacco naa piitobirr osigara ajo naa imuain pookin hoo namara asipani kake ayiolo ake ninye ajo etii Nairobi, Mombasa road.

Ore sababu naishori ashu enkishia naa nchere kepuo nepuo inkera aigil aapuo aas enkiti mazoezi kidogo naa kepuo ae relax inkakilini enye niaku tenepuo ae refresh neshukokino darasa naa kitoki aponu aning'u ina kisuma nagirae aisumaki.

Ore enkotelini ng'ejuko naa lasima peyie epuo aa ina ministry ebiotisho tenkaraki naa epoito aing'oru certificateti ashu license easishore esiai amu midimayu pee ioperate meeta license naa ore naa license naa ina ministry ng'ejuk ebiotiosho naishooyo.

Ore esiai e Ruto aa keng'as ninye aaku ore Ruto naa ninye orais le Kenya neton ake egira wananchi ailalamika nejito kilepa gharama e maisha enaa pee etum Ruto erikore, neeku arubare sinan ina najito wananchi pookin ajo ekilepa gharama e maisha oleng' etii naa Ruto erikore.

Ore enkampuni e Kilimal naa nabo o enkampuni nijio ene Jumia naa ore ninche naa esiai emirare ena oshi najo ilashumba online stores aa nchere pee emirr ninche ntokitin tormutandao naa aiorder akeyie ena te facebook enaa te instagram ni order , nilak nikiyakini mpaka ewueji nitii enaa enkaji ino nikiasakini delivery.

Ore enaa enikiyiolo pookin ore enkisuma e CBC naa enkisuma naas nkera pooki toki practicals amu nakata naa iibung' enagira aiendelea, neeku ore ake siniche irmalimuni ootii Kisumu naa kiisum ake sininche nkera autaki ntokitin naas enchetare, eripare, onkiguraitin enaake irmalimuni ootii nkulie kuapi pookin.

Ore eniko irmalimuni pee eret enkisuma teboo e darasa naa peyie epuo ai engage ashu leaners tesiai pookin naasitai metayiolo mpaka isiaitin oonkaik neyiolou ake naai sii aifikiria outside the box pee eeku creative netum enkisuma naisumaki tiatua darasa atareto teboo e darasa.

Eeta apa emasho nashomo ekiama aa kee ketii ewueji namanya nakesidai apa amu ke coloufull naitiship nikinya endaa nikiraposho nikiwokisho nikirany neaku ijo kaiponga apa inamasho oleng namarikino inaa atinikatukul kayieu ake sinanu natum enaijo ina.

Ore orais na eaku na symbol naitashieki enkop aa ore na tenewueji ore na orais lekenya na ninye oitashieki kenya ninye elukunya e kenya na perik na olosho lenye neutaa neramat nisho maendeleo nibung enkaina meshomoita likae roruat.

Ore sininche nguesi naa kitegemeailtung'anak, ore ninye enalelek naa tenenyoki naaji peyie eramati nguesi nemitoki aarr nguesi entim ashu ee poaching naa keponari naai siinche nena nguesi neeku biot naa kees enaifaa pee ees aa eco-system.

Kegira ake siinche aarubare enegira enkop aikunari, kisumi ake enkitumiata enena mashinini ng'ejuko nearriyianu neyiolou aitumia niendelea naa aitaa productive peyie etum aanoto ninye naai tenaa tolchambai netum aiteleliaa esiai eimu naa enkitumiaa enena mashinini.

Ee keitaroitie oleng' isumui emboita oonkera amu meekure eboita nkera enaa apa aiguran ketaa ore enkumoi oonkera naata isimuui sapukin arashu a smartphones ashu ninye ipads arashu laptops etaa kegira aiguran video games nemeboitare nkulie ketoni nkera tiaji oleng' niguran nkiguraitin esimu nitorikino ate nkulie.

Etumi ake nguesi mpaka ninye kaning' eji etumi ormeut oiborr, netumi kulie nguesin kumok naa ijo irng'atunyo nijio aa ilowuarak kerin naa nena ng'uesi eyieu nedol ilashumba te nena parki.